Ndĩreciria atĩ mũthuri ũyũ nĩ mũndũ, wĩna biacara ya kwendia mĩbuto handũ nja, acurĩtie mĩbuto ĩno wega, ũndũ itangĩhĩa nĩ riũa, o ũndũ ũmwe na ũndũ ĩtangiurĩrwo rĩrĩa mbura yoka. Nĩngĩ nĩekĩrĩte kanyũmba gaka, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa, onake akeyũwa, na ningĩ, onake rĩrĩa kwaura akeyũwa mbura ĩyo. Rĩu biacara ĩno nĩ njega, tondũ ehĩtũkĩri rĩrĩa mahĩtũka, nokũgũra marĩũkaga makagũra.